Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ nyamu ĩno mahiũ ng'ombe, nĩ ĩratuĩka atĩ nĩ kũrorwo ĩrarorwo rũrĩmĩ rwake, na ngwĩciria aya nĩ arigitani arĩa makoragwo mathomeire ũhoro wa mahiũ, na nĩo matuĩkaga wĩra wao nĩ gũthondeka kĩndũ ta mahiũ, na ngwĩciria nĩ mokĩte gũthondeka ng'ombe ĩno, mũrĩmi kana ona mwene wayo nĩ aronete ĩna gathĩna ogothe, na hau nĩ ũtuĩkaga wa kũhũrĩra mandagĩtarĩ aya makoragwo mathomeire ũrigitani wa mahiũ, na nĩ mokaga nginya gwaku mũciĩ na magatuĩka akũrora ng'ombe yaku, kana ũgatuĩka nginya wa kũmatarĩria thĩna ũrĩa ũrona, na hau nĩ matuĩkaga akũruta indo ciao iria makoragwo makuĩte, na nĩ matuĩkaga makarora ng'ombe yakũ okorwo nĩ kanua, ta ũguo tũrona nĩ maratuĩria ũhoro na rũrĩmĩ, na nĩ matuĩkaga a kũmĩrora wega, na nĩgetha makiuma o hau matigĩrĩre ng'ombe yaku nĩ ya hona, na makamĩhe nginya ndawa ĩrĩa ĩkũnyua, kana onokorwo nĩ kĩndũ gĩa gũcũna, nĩgetha ĩtuĩke ya kũhona.

Nĩtũrona atĩ mbica-inĩ ĩno nĩ kũrĩ na mũndũ ararigita ng'ondu ici, na nĩ tũrona atĩ nĩ marũgamĩte hau na mwene. Na nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũrahota nginya gũthi na kũrigita mahiũ, mũndũ ũyũ nĩ akoragwo athiĩte nginya thukuru mũnene na agatuĩka atĩ nĩ arathomera ũhoro wĩgiĩ ũrigitani wa ng'ombe, na nĩ ũkoraga nginya nĩ matuĩkaga atĩ nĩ marathomera mĩaka mĩingĩ mũno, kuona nĩ gũkoragwo na angĩ nginya makinyagia mĩaka ĩtano. Na mũndũ ũyũ akoragwo athomeire kuona nĩ amenyaga mĩrimũ yothe, ĩrĩa mahiũ ĩtuĩkaga ya kũgĩa, na nginya ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũkũrigĩrĩria mahiũ maku matigatuĩke atĩ nĩ makũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩyo. Na nĩmatuĩkaga nginya a gũgũtarĩria, mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra rĩrĩa ng'ondu ciaku kana ona mahiũ maku mena gathĩna ogothe. Na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũraruta mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũmũrute ikinya gwa ikinya, na nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ ndakũrũga ikinya orĩothe, na atĩ nĩ ekũrũmĩrĩra mũtaratara ũcio ũrahũthĩra, na no nginya ũtigĩrĩre ningĩ atĩ nĩ anyita ũrĩa agĩrĩire nĩ gũĩka. Kuona atĩ mahiũ ĩkoragwo na harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtheca, na no nginya ũkorwo ũkĩmenya maũndũ macio mothe.

Nĩtũrona haha atĩ nĩ andũ aingĩ mokĩte hamwe. Na ngwĩciria andũ aya nĩ kuuma nginya atongoria na andũ arĩa maikaraga gĩcigo-inĩ kĩu kĩao, kuona atĩ nĩ tũrona nĩ andũ anini na andũ akũrũ na atumia na athuri na othe ngwĩciria nĩ matuĩkĩte nginya nĩ mathondekete gĩkundi kĩrĩa andũ marĩũkaga hamwe ta andũ a itũra na magatuĩka a kwaranĩria na nyingĩ ona mĩcemanio teno ĩkoragwo ĩĩ ya bata mũno kuona atĩ rĩrĩa andũ matuĩka nĩ maroka hamwe nĩ ũkoraga atĩ atongoria a gĩcigo kĩu kĩanyu nĩ matuĩkĩte akũmetĩra andũ arĩa makoragwo na ũgĩ mũingĩ na ũmenyo mũingĩ wĩigiĩ nginya ũrĩmi. Nahau nĩ mokaga na magatuĩka natĩ nĩ maramathomithia ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka na mĩtaratara ĩrĩa nginya mwagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra na nĩ matuĩkaga nginya akũmũteithia ũrĩa mũngĩnoria nginya tĩri wanyu, na indo iria ũngĩtuĩka wa gũĩkĩra nginya tĩri-inĩ ũrĩa mũratũmĩra kũrĩma na nĩgetha irio iria mũratuĩka nĩ mũkũhanda gĩcigo-inĩ kĩu kĩanyu nĩ cigũtuĩka ciagũkũra na riri na ciĩthaka mũno.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi arĩ mũgũnda-inĩ wake, na nĩ tũrona kwĩ na gĩbũyũ kĩrĩa anyitĩte na ngwĩciria nĩ gũthima arathima ndawa ĩrĩa arenda kũhũra mũgũnda-inĩ wake. Na nĩ tũrona ona hau thĩ ena mbombo harĩa hau nĩ agũtuĩka atĩ nĩ arathimĩra gĩthimo gĩkĩ gĩake kĩa ndawa na atuĩke wa gũĩkĩra hau na nĩ agũtuĩka wa gũtukania na maaĩ na hau nĩho atuĩkaga wa kũiga mbombo ĩyo yake mũgongo-inĩ wake, na agatuĩka wa kũhũra irio ici ciake iria ahandĩte mũgũnda ndawa ĩno. Na nĩ getha mũrĩmi atuĩke atĩ nĩ arakinya handũ ta haha ha kũhũra ndawa nĩ akoragwo agĩka ũũ rĩmwe kũgirĩrĩria mũrimũ ndũgatambe kũndũ kũingĩ kana no ĩkorwo harĩ na mũrimũ ũrĩa ũtuĩkĩte atĩ nĩ aronete na nĩ arenda kũũnina ũtanamũthũkĩria irio ciake mũgũnda. Koguo nĩ a tuĩkaga atĩ wĩra wake nĩ gũtukania ndawa mbombo-inĩ na agatua atĩ nĩ kũhũra akũhũra irio ciake, na hau irio ciake nĩ cituĩkaga cia kũhona mũrimũ ũcio na cigatuĩka cia kũmũhe maciaro mega.

Ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, thikũ ici nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ kuona atĩ tuge thikũ cia tene, andũ nĩo metwaraga mĩgũnda-inĩ yao na magatuĩka atĩ nĩ mekũharĩrĩria rĩrĩa kĩmera kĩrakuhĩrĩria gĩa kũhanda, na andũ nĩ mathiaga na makarĩma mĩgũnda yao, na nĩgetha kĩmera gĩakinya, kĩndũ kĩrĩa magũĩka no kũhanda makũhanda. Koguo thikũ ici maũndũ nĩmacenjetie mũno kuona atĩ ona arĩmi aingĩ nĩmaratuĩka atĩ nĩmarahũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ, harĩa matũmagĩra nginya macini mĩgũnda-inĩ yao, ĩgatuĩka atĩ ona nĩyo ĩrathiĩ kũmĩharĩrĩria mĩgũnda, na nginya ĩgakara. Na nginya ona thikũ ici macini nĩcingĩhĩte mũno kuona atĩ ona nĩgũkoragwo nginya macini cia kũhanda, okorwo mũrĩmi nĩ arahanda mbembe ona kana mboco, nĩgũkoragwo na macini icio cia kũhanda. Koguo maũndũ maingĩ nĩ macenjetie mũno ũngĩringithania na tene, kuona atĩ thikũ ici andũ nĩ marahĩmbĩria mũno mĩtambo ya tekinoronjĩ handũ ha kũandĩka andũ atĩ matuĩke atĩ nĩo maroka gũkũrutĩra wĩra, andũ nĩ maratũmĩra macini mĩgũnda-inĩ yao na ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩramarutĩra mawĩra mothe.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩ tũrona mũrĩmi ũyũ nĩ ararĩma nyeni. Na nĩ tũrona ũrĩa nyeni ciake cirĩ thaka mũno, na nĩ tũrona ona nĩ cĩtuĩkĩte cĩa gũkũra, ona tondũ nĩ tũrona mathangũ mayo nĩ manene, na mũrimĩ ũyũ nĩ kuonania nĩ atugĩte mũno nyeni ici ciake, nĩgetha cĩtuĩke atĩ nĩigũkũra na riri mwega ũũ, nĩakoragwo acirutĩire kuma nginya na mũgũnda wake kũrĩa aharagĩrĩria mũgũnda wake, na gũtigĩrĩra atĩ tĩri wake ũrĩa arahũthĩra kũrĩma naguo, nĩ mũnoru na okorwo ũrĩ na mĩrĩmũ, nĩ atuikaga wa gũthiĩ na gũthondeka na nĩgetha rĩrĩa, agũtũĩka atĩ nĩarahanda mbegũ ciake, nyeni ta ici citigũtuĩka cia kũrĩra thĩ. Koguo nĩ ahatagĩrĩria na agatigĩrĩra nginya kĩndũ ta maĩ nĩ marakinyĩra mĩmera yake mũgũnda-inĩ. Korwo okorwo ti hĩndĩ kĩmera kĩa mbura, nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ na maĩ mũgũnda na agatuĩka wa gũitĩrĩria nyenĩ ciake, na ningĩ no nginya atigĩrĩre nĩ aracihe thumu, nĩgetha cĩtuĩke cia gũkũra na mathangũ manene na cigatuĩka nginya ciagũkũra na riri.

Irĩo ici rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwĩtũ, tũ ciĩtaga ndũma ,na irio ici nĩ cikũragio nĩ andũ mĩgũndainĩ yao, kuona atĩ cikũragio kũrĩa kũrĩ na maaĩ maingĩ, na nĩ getha cigatuĩka ciagũkũra na riri, na ciĩ njega na ciĩ nene. Na ũguo andũ nĩ matuĩkaga agũcituga cirĩ o mũgũnda, kũrĩa nakuo no nginya matigĩrĩre nĩ ciona maaĩ maiganu, na ningĩ no nginya cikorwo nginya na thumu wa kũigana, na nĩgetha cituĩke cia gũkũra na okorwo mũrĩmi nĩ arabatara nginya gwĩkĩra bataraitha nĩ atuĩkaga wa gũĩkĩra nĩ getha atuĩke wa kuona maciaro mega. Na irio ici tũcirĩaga na njĩra nyingĩ mũno kuona atĩ rĩmwe nĩ tũtuĩkaga agũciterũkia o ũguo cirĩ, na tũgatuĩka wa gũcirĩa nginya kĩroko na cai kana ona rĩmwe nĩ ũtuĩkaga wa gũcikaranga na ũkarĩa cia ta gĩtoero. Na ũguo nĩguo mũndũ arĩaga na njĩra o ĩrĩa mũndũ arenda kuona atĩ njĩra nĩ nyingĩ mũno we ta mũrĩmĩ kana mũndũ ũrĩa arathiĩ kũgũra kana ũrĩa arathiĩ kũrĩa nĩwe ũcagũraga njĩra ĩrĩa ũrenda kũhũthĩra gũcirĩa.

Nĩ tũrona atĩ ici nĩ mboco na nĩ gwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩatuĩkĩte wa gũcigetha, harĩa nĩatuĩkaga atĩ arĩ na mũgũnda wake, na nĩ atũikĩte wa gũcitungata cirĩ o mũgũnda, harĩa aharagĩrĩria mũgũnda wake wega, na agatigĩrĩra atĩ rĩrĩa atuĩka wa kũhanda, mboco icio nĩciatuĩka cia kũgĩa o kĩndũ guothe kĩrĩa cirabatara, nĩgetha cituĩke cia gũkũra wega na riri, na ningĩ nĩgetha cimũhe maciaro mega. Koguo atĩ maũndũ maingĩ ma kwenda ũndũ ũyũ, nĩ maingĩ muno, kuona wee ta mũrimi watuĩka wa kũgetha maciaro mega, kana ona mboco ici citĩ nyingĩ, nĩ ũtuĩkaga nginya wa guciendia kũrĩa ũtuĩkaga wa gũthogorana na andũ, na makagĩra mũciĩ-inĩ waku, na nĩ ũtuĩkaga wa kũmenderia na thogora mwega, na ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũrenderia andũ, ũguo noguo ũkoraga nĩũkũhota kuona mbeca cia gũcokia mboco ta ici mũgũnda rĩngĩ no thiĩ na mbere na kũrĩma, ũrĩmi waku we ũtaguthumbuka. Koguo gwiciria maũndũ ma kwenda nĩ maingĩ, kuona wee wĩ ta mũrimĩ onawe wa metha ici nĩ irio cia nyũmba, koguo no gũtherũkia ũgũtherũkia, na ũtuĩke atĩ nĩ ũgũcirĩa. No ningĩ cikoragwo na wĩra mũingi mũno wa kũgetha na gũka gũciũnũra.

Kĩndũ gĩkĩ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, tũciĩtaga ndania, na nĩ cirĩmagwo nĩ andũ mĩgũnda-gnĩ yao, harĩa mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũcithondekera o gacigo kanini, na hau nĩho ũtuĩkaga wa kũgũra mbegũ ciaku nduka-inĩ, na ũgathi ũgacita kamũgũnda-inĩ kau gaku ũthondekete, na rĩmwe no nginya ũtigĩrĩre atĩ mũgũnda ũcio waku wĩna tĩri mũnoru na nyingĩ na nginya wĩkĩre tĩri ũcio indo iria cirabatara. Na nĩ getha rĩrĩa watuĩka wa gũita mbegũ ciaku hau cia ndania nĩ cituĩkaga cia gũkũra na riri na cigatuĩka ciagũkũhe maciaro mega. Na ndania ici nĩ citũmĩkaga kaingĩ ũhoro na kũruga kuona atĩ andũ nacio matũmagĩra kũruga nĩ ciĩkĩraga irio mũcamo mwega mũno na rĩrĩa andũ matua lũrĩa nĩ makenaga kuona atĩ irio icio cikoragwo na cama mũingĩ, watua gũĩkĩra ndania ciaku irio-inĩ icio.

Handũ haha ngwĩciria atĩ nĩ mũgũnda, na nĩ mũrĩmi aratuĩka atĩ nĩ aratuĩka wa kũrĩma irio ici. Na indo ici kaingĩ cirĩmagwo nĩ andũ, kuona nĩ cituĩkaga atĩ nĩ kamũtĩ kanini, na nĩ gatuĩkaga gakũruta maciaro maingĩ mũno, na matunda maya me maingĩ. Na ici ciĩtagwo biribiri na nĩ citũmĩkaga mũno nĩ arĩmi, ona kana andũ. Harĩa andũ nĩ matuĩkaga nĩ magũikĩra irio-inĩ ciao, nĩ getha matuĩke agũĩkĩra mũcamo mwega irioinĩ ciao no irio ici cikoragwo cira ndũrũ, kuona atĩ biribiri mũcamo wao ũkoragwo tu wĩ ũrũrũ na andũ nĩ mekĩraga irioinĩ ciao na magatuĩka agũkena magĩcirĩa. Na nĩ tũrona mũrĩmi ũyũ nĩ arĩmĩte ciĩ nyingĩ mũno kuona atĩ nĩ kwendia ona no atuĩke nĩ kwendia endagĩria andũ harĩa ona no akorwo nĩ aracitwara thoko na agatuĩka wa gũthogorana na andũ, agatuĩka atĩ nĩ aragũrĩrwo mũno na hau nĩ atuĩkaga wa kuona baida yake agatuĩka wa gũcokia biribiri ici mũgũnda, na agatuĩka wa kũgetha rĩngĩ.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwĩtũ, kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhoro wĩigiĩ ũrĩmi wa mahiũ. Na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ ye nĩ kũrĩma ararĩma ngũkũ na nĩ tũrona atĩ ena ngũkũ nyingĩ mũno, na nĩ atuĩkĩte wa gũcithondekera kĩũmba kĩnene mũno, harĩa atĩ hau nĩ atatuĩka wa gũcirĩithĩria na haha ona nĩho atuĩkaga atĩ nĩ aracirehera irio, na ngũkũ icio nĩ cituĩkaga cia kũmũhe matumbĩ. Na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa mbata mũno, kuona atĩ ũteithagia mũrĩmi na andũ arĩa maroka nginya kũmũgũrĩra, kuona ta mũrĩmi ta ũyũ rĩrĩa angiuga atĩ nĩ akũgũra nginya, nĩ agũtuĩka atĩ nĩ akwendia ngũkũ ici ciake nĩ atuĩkaga wa kuona mbeca, na hau nĩ atuĩkaga nginya wa gũcokia ngũkũ nyingĩ, na agathiĩ na mbere na kũgũra ingĩ akĩingĩhagia irio ciake iria ararehe. Na nginya matumbĩ macio rĩrĩa agũtuĩka nĩ akwenderia andũ a nja, hau nĩ atuĩkaga nake wa kũĩyonera mbeca. Na matumbĩ ano macio makoragwo na mabataro maingĩ mũno harĩ mũndũ kĩũmbe, kuona atĩ no nginya andũ magũraga, nĩ getha matuĩke atĩ nĩ makũmarĩa na hau mũkoragwo mũteithĩkĩte inyuothe, we wĩta mũgũri na mwendia kuona atĩ onake nĩ arona mbeca.

Maũndũ makũngenia haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ haha ũyũ nĩ ũndũ wĩigiĩ ũrĩmi, na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ aratuĩka nĩ ararĩma ngũkũ nyingĩ mũno, na nĩ tũrona nginya ũrĩa acithondekeire kĩũmba kĩnene, na kĩũmba kĩu agĩthondekete wega ũndũ ũrĩa nginya nĩ atuĩkĩte wa kũiga maaĩ. Na mũrĩmi ta ũyũ nĩ ũkoraga nĩ aratuĩka wa gũtungata ũrĩmi wake wega, kuona atĩ ngũkũ ta ici cikũragwo na bainda nyingĩ mũno na mabataro maingĩ, tondũ nĩ ũkoraga ngũkũ ciratuĩka atĩ nĩ cirekagia matumbĩ, na rĩrĩ cirarekia matumbĩ macio mũrĩmi nĩ atuĩkaga nginya wa kũmendia, harĩa nĩ athogoranaga na andũ matiganĩte na agatuĩka wa kũmenderia matumbĩ marĩa mararekio nĩ ngũkũ ici, na hau nĩ atuĩkaga wa kũona mbeca, na mbeca icio kaingĩ nĩ agũcitũmĩra na gũcigũrĩra irio, kũona atĩ no nginya atigĩrĩre atĩ ngũkũ ciake nĩ cirona irio, na nĩ getha cithiĩ na mbere na kũmũhe matumbĩ. Na nyingĩ ona ngũkũ ta icio ona nĩ ciendagio na andũ nĩ mathĩnjaga, na cikarĩo nyama, koguo mwendia ona rĩrĩa agũtuĩka atĩ nĩ arendia, hau nĩ atuĩkaga wa kuona mbeca, na mbeca icio nĩ cimũteithagia kũhingia mabataro make marĩa e namo.

Nĩ tũrona atĩ maya nĩ mawaru, na kaingĩ nĩ cirĩmagwo mũgũndainĩ wa andũ, kũrĩa mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa kũoya gĩcigo gĩake kĩa mũgũnda, na agatua atĩ nĩ kũrĩma akũrĩma waru, na waru ici mũndũ atuĩkaga wa gũcirĩma, harĩa ũkoraga nĩ kĩwaru ũthiaga ũkahanda, na ũgatuĩka atĩ nĩgĩgũkũra, na nĩ gĩtuĩkaga gĩa kũoya mĩeri ĩtiganĩte, kuona nĩ cikoragwo na kĩmera kĩayo. Na nĩ ũtuĩkaga we ta mũrĩmi ũkahanda na ũgatigĩrĩra atĩ mũgũnda waku nĩ mwega na nĩ wa ũtungata wega na nĩ getha ũtuĩke wa gũkũhe maciaro mega haria ona nĩ ũkoraga ona ũngĩaga gũtungata mũgũnda waku, nĩ ũgũtuĩka wa kũruta mawaru manini na maceke no watungata mũgũnda waku wega ũrutaga wau mũnoru mũno na mũthaka na waru ici nĩ cimenyagĩrĩrwo rĩrĩra mũndũ aratũĩka wagũciruta kũndũ kũmwe ũgĩcitwara kũndũ kũngĩ. Kuona atĩ waru ĩno ũngĩtuĩka wagũciga ũru, nĩ cituĩkaga cia kuora, na kĩwaru kĩmwe kĩngĩora nĩgĩtuĩkaga gĩa kuorĩthia mawaru macio mangĩ, koguo mũrĩmĩ nĩ atuĩkaga wa kũmenyerera rĩrĩa aratuĩka wagũciruta mũgũnda, agĩtwara ngĩnya thoko, nĩ getha atigĩtĩre atĩ waru ciake citinathũka, na nĩgetha endia atuĩke wa kuona baida njega.